not audible

not audible

E picha ma waneno kaeni waneno apoyo kendo e ng'eny gwenge ma itime weche pur, ibiro neno ka jopur mang'eny opidhe. Apoyo wuok tieng' diriyo kendo nitie manyako gi mawuoyi. To mawuoyi ng'eyo yot ka man e picha kani inyalo wacho ni en mawuoyi, mawuoyi en mano magolo olemo mang'eny mogudre kamoro achiel dichiel. To madhako ibiro yudo ka oliero achiel achiel maok mogudre kaka mano mawuoyi. Gima kelo mor kae apoyo en achielmei olemo mago makonyo ok mana eyore chiemo to be kata kothe seche moko oja ti go kaka yath. Apoyo osebedo kinde dhano kata ekindwa e higni mang'eny kendo oseyud ni okonyo ne jogo manyachame kolemo kata jogo matiyo kode kayath. Pur mar apoyo ok otek ndi nikech en bang'e ka isepidhe to mana pi gi chieng' ok dwa ni isiko ingiye.

E picha mano mwaneno kae ni, ka in ng'ano mano maluwo weche somo, kata weche, wawachawacha ni weche somo inyaneno ka magi jogo mograduate, kata osekalo mbalariany, to kendo ineno ka gigraduate mar tieko courses manegitimo e mbalariany, to ka luore gi picha ma waneno kae ni, waneno jogo mosomo ne rito lee mago mag bungu mondo kik giketh gikmoko, kata kik gihiny dhano makawaida, ng'enyne iyudo ni lee bungu sechemoko giwuok giringo gidhii gichamo kata gigo mago ma jopur opuro oko, kata iyudoni givamia giketho puoth japur,. Jokmankaegi gingi nengo nikech ka okgin ibroyudoni lee mago mag bungu kaka liech bronego jii, kata broketho gikmang'eny e aluora to maa osekelo weche mang'eny kendo oseketho gikmang'eny, to kaluore gi jogi, gikonyowa geng'o gikmachalo ka.

E picha mawaneno kaegi wanyaneno jii ariyo to kain ng'ano maluwo weche, kata osebedo kaluwo weche siasa, wayudo neno ng'at achiel mano mawang'eyo maen Ali Hassan Joho, mane chon ne en governor manoma county manoma Mombasa. Gimomiyo jodi bedo gi nengo, iyudoni gin magikonyo tayo weche sirikal e gwenge mopogore opogore, kendo Hassan Joho kalure gi sirkal masani mar Ruto, nomiye kom mano mar rito gigo madhire gi weche pii e pinywa mar Kenya kae. E pewe ainagi koket jogo maoge lony tibiroyudoni lal birobedo mang'eny kata dongruok birokoso bedo kaluore gi koket jogo manigi ka Ali Hassan Joho kama. Nengo gi mali nyikech rieko mar tayo gige sirikal be dwarre nikech, ma kokotimre tibiro yudoni omenda mang'eny biro lal kendo shida biro bet e gwenge mang'eny, to ma osekonyo kuom bedogi.

E picha ma waneno kae fuenyo weche duto man kod nengo kae gin ute gi epiny masani kata epiny manyasani neno gi tek mano nikech kaluwor gi kaka piny osebedo kadhi kendo saa osebedo kasudo iyudoni kidono mar gedo osebedo kalokre to mondo mi sani mondo iyud ni ng'ato nigi ot machalo kama tek kendo kabisa. Ma osekel gi lokruok mag teknolojia, eh ng'enyne magi iketo e meusium kata kuonde go mag neno gik mane oa chon. Kata gik mago mane oa chon, kata gik mago mane otimore chon. Kata gik mane jochon timo gio utegi mane gidakie. Iyudo ni gin gi nengo nikech tinde ok yot mondo mi iyud ng'ama nigi rieko mar gero ot aina ma oger kaeni, ibiro yudo ni ka iketo ng'ato ni ogere seche moko obiro wuok marach kata ki kaka osebedo. To ng'eny ne yudo ng'ano manyalo dwaro dak eot machal kama tek. Kaluwore gi dongruok, ber osebedo kendo utegi osekonyo kuom kinde ma